keyieu idaikin inkariak naapaasha, ore pee eun naaji olairemoni kitunguu neun ilpayek, naa kepaasha enkare nawok kitunguu wenawok ilpayek kisho ina olairemoni mibiribira inkoitoi naidim atipikie enkare olchamba lenye, tiatua edaa natii olchamba , nepaasha sii ninye ikwapi amu ketii inkwapi naatum enchan sapuk naa ore ilairemok enkiti kata ake eyieu niche nepik enkare ilchambai, kitumia naaji oltupa nitumiya olpaip, neeku enkiti kata ake niche eyieu netii inkwapi naa metum niche enkare opi enkop natoyio tenelo nibelekenya enkijape oiloing'age, mitoki ina kop atum enchan , ore inkaitubulu kuna oo ilairemok nelau naaji sii niche afia naa enkare oshi naponiki niche afia we mbiron enkop.

Kaata eng'eno pii amu ore entoki edukuya naa tenilo oshi oltung'ani aisomea ina naisomea pii naa ore oshi entoki naitore uh eh endaa pooki napiki enkop naa empiron enkop amu ore enkop pookin napirr nore endaa pookin netum afya ore etii empiron enkop netii sii sininye enkare ore enkare naa kisho oshi inkaitubulu metubulu tenkata sidai metubulu araka ore apa atii agira aing'oru eng'eno natayiolo apa ajp keyieu kuna tokiting irkeek amu ketii oshi ing'uesin kuna kutitik entim naa kenya kenya endaa natii olchamba oleng ore peenya naaji niteru imbenek ainyiala naa kemitiki enatoki indaiki etum afya.

Enkiteng ena namoi. Eeta ena kiteng ormoko. Na keena ena kiteng, kelio ajo etamoyia pi, neeku eramatare natii enewueji. Iloopeny ogira aramat een, nerem, nituku, petoyu ilo moko, petumoki enkiteng' anoto afya amu emoyian ena naok enkiteng' osarge, nesasu enkiteng, neeku egira ilaramatak anyok tenewueji, abak enkiteng, eenitae aisilisil amu lelde orgosoi oenare, kelio enkeju ajo etijing'a olomorrooj, neeku ormoko sapuk, ata nye eneidur irpapit.

Olmarei ele, otii entoiwoi aboitare inkera enyanak, ekira autaki nabo ware, enaa eikata oolala, aa enkitengena nayieu enkerai netum ekira abulu, eikata oolala okulie tokitin kumok. Kake ekira aitodolu tene wueji ajo, wore oshi teniik ilala, naa ingas apik olchani enkike, pee itumoki atipika enkike enkutuk, ningas aik enchoto nabo, wore pee iindip, nintoki aik enkae shoto, wore naaji pee indip aika inchot pookin niik shumata niik abori, nipik enkare enkutuk aimujumuji ilo shani ninotaa. Neeku entoiwoi ena nakira aitaarian inkera enyanak, aitodol nabo ware uni, ekira aendelea aabulu, paa tenebulu, neyiolo enaasita.